ore entoki ee dukuya naa keng'as aaku adolita iltung'anak oo kwatita te nkiwanja. enkiguran naji ene nkuatata arashu athletics naa ore esidano ena kiguran arashu entoki naaitiship naa kaisidai ena kigura too nkoitoi naara uni. ore ene dukuya naa keitobir osesen loltung'ani arashu entoki naji physical fitness. ore entoki ee are neitoki aaku keitobir indamunot oltung'ani aa inchere mental health amu ore pee injing' ena kiguran naa keeng'eng'e erubata osesen tenijo akili arashu enoki naji relaxation of mind neitayu naa stress enauri. ore eneuni naa enewisho naa keyau sii ena kiguran iltung'anak tenebo, epuonu aishag'ilia iladuo tung'anak okwetita neaku keitobir sii ninye amu eyau esiai naji social life arashu ayau iltung'anak tenebo.

wore temurua natii nanu naa keesita ilang'eni imbaa ashu isiaitin sidan oleng nau eretoto atua emurua, ore embaye edukuya natadua nanu naa wore kulo ang'eni naa kelo nidol epuo isukuluni epuo aiteng'en inkera arashu entoki naji volunteering program apuo aiteng'en inaduo kera esukul eliki arashu i motivate sininche toniana nagira sininche aimaa itau naaji mfano arashu aliki inkaatini naimatie sininche enaitodolu ajo wore inaduo kera sininche etii inyamalitin naba anaa natii naa elelek ake sinche ebaya ina woji nagira ang'uarr te maisha etaisere ore sii enkae oitoi eare nadolta ilang'eni egira aretu emurua naa kadol ekira aisaidiyia inkera tentoki naji sponsorship aret inkera nimiidim naaji ainoto school fees arashu impisai esukul pee etumoki inaduo kera aendelea enkisuma naitoki sii adol aa kelo neret isukulini ainyiang'aki indaikin peetumoki inaduo kera naisuma ainoto endaa tesukul.

Ore entoki e dukuya nadolta municipality naa ore entoki nalotu elukunya arashe ndamunot ainei tenadol municipality naa ore municipality naa erubata e serkali tiatua mashinani naitasheki oramati lenaduo town arashu enaduo center natii naa ena municpality aa njere ninye nai govern ashu naitasheki esiai o ntaktakani arashu waste management, nitasheki sii isiaitin o nkariak enikoni enetumi, nitasheki sii siaitin kumok naijo empikata oltai arashu electricity supply tenaduo town, nitoki sii aaku kisaidia community development too siaitin kumok nijo enchatata o sukuulini, nbung' baraza meeting pee eyolouni inchidai arashu masaibu nagira laduo tung'anak aimaa.

Ore entoki edukuya, eng'as aku kadolta ebao naitodolu ajo eeta project nataasa sirkali, e ICT, naewuo apa orministai le ICT tinarishata oji enkarna Eliud Owalo, alotu ai launch, intarikini tikitam olapa leimiet, olari lonkalifuni are otikitam okuni. Naa ore ebae etipat tene, naa eng'as ninye ena aitodolu entoki naji accountability. Ah njere, kitodolu ajo kang'ae nataasa enaduo bae, na kanu etaasa. Ore ebae eare etipat, na kitodolu ena entoki naji transparency. Ah njere, ore enaduo project, netoki ai launch. Neku kitodolu naa ajo etaasaki tewang'an metii nkisudorot. Ore ebae euni etipat, naa ore enasiai na kitodolu arashu keeta history records, na ore tolarin oponu, naa kedolu arashu isumi ake ajo etaasa apa sirkali project nijo ena, tolari arashu tontarikini apa naigero enaa tine.

ore embaye edukuya adolita inkarrn olarikok lormasae liapa adolta Ole nkaiserry nadolta enkarna oltasat ojo ole sankei nadolta ole kores, ole letuya ole saitoti, naa ore embaye etipat tokulo arashu tokuna arrn olarikok apa lormasae liapa naa eng'as ninye aaku ilarikok lormasae olosho pookin le kenya ainyio naa na, ore ole nkaiserry netaa ninye orministai le interior eitasheki esiai e usalama tolosho le kenya ore sinye ole saitoti netaa sinye vice president arashu oloti lorais niaku etaa ake sininye olarikoni lolosho lormasae nitoki aaku olarikoni le kenya arashu le country e kenya neeku ore embaye etipat tenidol inkarn okulo arikok naa kitodolu ajo ilarikok apa oitasheki irmasae aaku oltoilo lormasae tesirkali.

Ore entoki nadolita teneweji adolita eselenkei natii atua studio arashu enkiresheni naa ore entoki naasa te inkeresheni naa keitayolo ltunganak ajo kanyioo nagir aiendelea to losho arashu te seuseu nalulung'a, ss inchere keisheru mataarifa oo ntokitin nataasate too lubot onkop napaasha, ore sii enkae naa ore enkirersheni naa keyau iltunganak oomanya wejitin napaasha aayau tenebo, amu keosh eladok tungana esimu, aoshoki enkiresheni nelimu naagira aasa too murua natii ninche, nelimu sii ninche lkule too muruatin natii, neitutum kaduok tungana ena inkeresheni nabo, egira aitariyana arashu autaro te imbaa eramatare arashu embaa ebishara onkule tokitin ake kumok.

Ore entoki edukuya adolita enkaji najii ene maternity wing naaa ore entoki nalotu indamunot tenadol enaaji ang'as ninye adol emponaroto ooltunganak, amuu ore enee eweji naishore intasati arashu eweji naramatieki intomonok naanut oo inkera enye, ore sii enkae naa tenadol ena nadol esupatisho arashu safety oo naduo tomonok naanuta oo inkerra enye kuninik naini amu ore enaaji naa ninye naramat ntomoni nanuta ometoishoi, ore sii enkae euni naa inchere tenadool enaaji nadol entoki najii support system aa inchere ore enaaji naa kelotu entomononi nanuta eeta maswali arashu aikilikwanushore ltunganak te nkoitoi yeyote naa ketum majibu arashu etum usaidizi neutari enado tomononi neitokini sii aitengen, neaku ore enaaji naa

ore entoki edukuya adolta ilmurran oselenken nakira aisuj ilukuny newokito irkulie enkare naruko orkeju arashu tosero naa ee kadamu enkolong nataasa sinanu embaye naijo ena naa ore sababu ekishomoita siiyiok ku nature walk arashu matembezi olalashera arashu ilchoreta lainei nekipuo tosero enkop nalakua nekinauru nemut iyiok enkure ore peekitum enkare naijo ena naruko nikiwok nikisujie sii ilukuny tenkarake enauri peekitumoki aendelea esafari ashuko duo enkop niking'ua.

Ore nye enkoitoi edukuya ningasa nye aifunza oltungani basics ntokitin basics ntokitin naijo hygene arashu usafi tewoi esiai ,nintengen si di esiai e safety enaiko peitumia naduo tools arashu ntokitin esiai peyiolou enikunari eramati enye tesiai ,ore enasujie ina intengen oladuo tungani step by step nabo o nabo tentoko naifaa peas easita esiai .Ore peaku indipa aibunga naduo pookin na kenare nincho metaasa practice aitumia enkatun ashetishore neyiolou neibunga nena oitoi pookin naisilig tenkoitoi naifaa oleng.

Ore embaye edukuya naa ingas aaku adolita nanu ltunganak oorita enkarre arashu swimmig naa ore te nanu makeon naa kanyorr nanu esiai eswimming oleng tengaraki imbaa naijo kuna, kore enedukuya naa esidai swimming amu ilo nieng'ieng'ie osesen, ore ninye nitanaure arashu pieta indamunot osesen naa ore piilo aar enkare, nieng'ieng'ie ndauo damunot inonok, ore sii eneare kaa kelak osesen, neaku ore entoki najo lashumba body fitness ore enkae euni naa ninye enetipat oleng, naa ore swimming tiniyiolou ataara enkare naa kejo ilashumba is a skill that is a life saving naa inchere ore ake piitum eyilonouto arashu ayiolou ataara enkare nelelek aa entoki nikisaidia te batisho ninjo enenkare taisere tenenang'ari irkejek amu itumoki naa.

Ore entoki nadolita nanu tene wueji, adolita selenken naata nkilani naanyanyuk arashu uniform, naitodolu ajo ore kuna selenken naa osirua etii. Ore sii ele sirua naa kitodolu kuna kilani ajo isiankikin narikito enkae arashu or panel. Naaku kitodolu naa njere ore kuna selenken naa osirua le kiama etii.

Ore entoki nadolita teneweji, adolita nambaii ooltunganak oorankiloi naatigirotie esiana nagirai duo aitarajia ashu nayeuni, nadolita sii esian oo lelo otii abori naduo ilkiloi naayeuni aa inchere esiaai e records ana naimaanisha keat research naasita sipitali naje naipirta inkerra naata larin imiket nedou, tengaraki emoyian najii malnourish natum oshii inkerra tenemeinosita endaa naji balace diet arashu dei ninye emeinosita endaa naitosha, neaku ketiu anaa kegira sipitali aimonitor naduo kerra anaa inkiloi naifaa neata inkerai olarin obaya imiet arashu oabori naitodolu naa ajo keata shida tengaraki naa emetumuto ena daa e balance diet.

adolita enkitesheni e citizen tv terishata naji ene JK live naa ilo arubare nabo o nabo olasirani lolomon le citizen tv oji enkarrna Jeff koinange naa ore entoki nalotu indamunot tanadol ena naa entoki naji powerful interview arashu enkikualinishoroto nairoshi arashu nagol anchere kepuoi aikilikwanishore olarikoni arashu ilarikok lolosho le kenya tenguton nikilikwanishoreki tatii sininche iltung'anak otoning'ote oleng arashu celebrities nikilikwanishoreki ake sii olikae tung'ani oota naji embae naidim atoliki olosho le kenya ore sii enkae are nalotu indamunot tenadol ena naa ayiolou ajo eetae naaji enkikilikuanishoroto esiasa arashu imbaa nagira aendelea tolosho tenguton oleng napuoi asipu nikilikwanishoreki maswali nagut netumi jibu tenkoitoi nawang arashu tenkoitoi esipata oleng.